Thigiriri nĩ mĩthemba mĩingĩ no ĩrĩa ĩkoragwo na ũguni nĩ mĩthũa tondũ mĩthũa ĩtuĩkaga ya kũrĩa kira kĩndũ kĩa mbaũ. Na yagĩtuĩka ya kũrĩa na gũkĩnina ũgakora either ta kĩndũ ta nyũmba nĩ ũrona ĩkĩmomoka. Ningĩ ũgakora ũkona indo iria cituĩkĩte cia gwakwo nĩ andũ nĩ iratuĩka ciagũthũkĩka ona nginya indo mũgũnda-inĩ nĩ ituĩkaga cia.